Iyieu niyiolou eng'eno eramatare olchamba, anaajo, amaa eeka nabo, kebaa irpaek oyieu? Ore si enkae, neyieu niyiolou tenaa, amaa endaa naje anaa tanakata kuna poosho orpaek teneshula euno tewueji nebo, kaa esidano enye?. Kidimayu dininye inabae? Ore enkae, niyieu niyiolou ajo kaa kulukuoni, naaji nanyor enabae enaa enaramatare enaunore orpaek ompoosho. Neyu niyiolou si ajo eyieu si kuna tokiting enkare. Neeku, tenitodolua ajo eewuo enchan, na idim nai niunisho kake, tayiolo si ajo elo nelotu enchan, netioyo eton itu ebulu endaa ino. Neeku eyieu si niata inkariak nidim naji aitubulunye enadaa ino.

Ore tenadol ena, naa kadamu nanu ekajo keinkati kulo, naa kadamu ajo ore kuna ng'uesin, etumoyu ake tonkwapi oshi natii ng'uesin. Anaa, Masai Mara, ashu Ambosel, ninche oshi etumieki kuna ng'uesin. Ore enkae toki nadamu, naa ore kuna ng'uesin ninche duo oshi eponu ilashumpa aing'or tenakop. Ekeyau oshi oleng, iltung'anak lau lashumpa loing'orisho, enkop olosho le Kenya. Naa ore enatoki, kelak Kenya. Amu, ore peeponu iloreren lonkwapi adol ng'uesi ang, nelak impisai.

Ore enabae, naa enetipat oleng. Amu, akanyor inye nanu enasiai. Eunore teena ompoosho tenaing'or. Isidai oleng amu idim ateyiara aikuna atuuno enadaa ino, ore pebau enkata enkesare, nintumurru oleng. Ore si, intumurru amu, idim naji aitaa enadaa endaa ninya tiang'. Aisho naji nkera inonok. Ninosieki enkurma. Ore enkae, nidim di naji aisumie nkera. Ataa, ore pimir kuna poosho teneeku eoto, nitum iropiyiani naji kumok. Amu intayu irbaketi kumok lompoosho. Ore kuna ropiyiani, idim naji nisumie nkera, nibolie biashara, nigilie dininye mpoosho enkop. Niasie baa kumok oleng nikiret tenkishui ino.

Ore enaiko tenaitobir ena, naa, kang'as ayier ormushele. Nayier ake ormushele lai, naitobir naji amu kitokitokieki ormushele, nisirisiraki enkiti shimbi, napik eilata. Neyiara taa neku. Naidip, nayier nkwashen. Nang'asa ayier inkwashen, onkiri. Nkiri taa aiteraki emoti. Neku, ore peku kuna kiri ainei, nabukoki nkwashen ainei. Napik duo ntokiting nayieuni, royko, nkulie tokiting kumok. Dania. Ore peku nkwashen metaa mekure egoli, napik enkiti supu. Ore peishu enkare metaa enkiti ake natii duo naji nainosieki, nadotu. Napik ofakado, nadung'dung, pakapik taa esaani. Napik ormushele enchoto, napik ofakado enchoto, napik enankae stew enchoto. Natumoki taa ainosie endaa ai.

Ore ena, ekadamu nanu enkop ang. Ore enkop ang naa kasidai amu, enkop natii ildonyo, netii enkijape sidai, amu metii kuna factories naidumu empuruo, nore enakop, enkop natii oltepesi. Kitodolu ajo menkop olari oleng. Mosupuko. Kake enkop sidai oleng. Natii ildonyo. Naidim netii irkeek. Netii entim, naa ore nai entoki nanyor tenakop, kaidim aawa masaa ainei, idim nai ataa olaramatani, tenakop. Niramat inkishu ontare. Amu ketum ewoi sapuk nenya, nemeeta entoki naisumbua.

Ekadamu nanu eramatare oo ntare ekera, ore entoki nadamu inye oleng' naa atadamu inakaulele aa ore ena kop naa enkop ee Narok idol ajo ketii pii entoki naji olari olari enakop kake oree kuna tare etashaikia adol ajo etaa nyee kegira aikuluja einosa ekijape etashaikia oleng' aisidai tenakata amuu olari neeku kenyaa kuna tare kepiru amu ketum inkujit sidan naatashaikia naanyorii naanya nepiruu, neeku tenaa inebiashara ninye duoo naa iidim atimira nitum faida naleng' amu keeta kuna taree impisai amuu enkata olari ninye oleng' kakee keng'asi oshii apal metaguara penyo amuu nakataa eitoki apiru oleng' amu meitoki enkijape aaku einisa

eepaye kalimu ajo ore ena naa intare enkine, enkine adoolta netii sii inkishu are ee imeduo inkishu sapuki kake ilasho, naa ore enakop naa enkop natii olari naleng' netii enteret ajo nanu tenaing'or enapisha shumbi etipikaki ashu ebololie , etipikaki kuna kishu oorei atua enteret neeku , ore eda kititeng' naing'orita enkine naa kegira arishie pee melotu ake anya ena shumbi, aaashu eboliei neeku kegira aoro ore naaji eduata ai tene keyieu ning'urakini inkishu enenye neeta sii ninche intare enenye, pee mitoki aaoro nenye sii ninche esidai.

Ore entoki naitishipo tene, naa kadolita oreyiet otii enkare netii soitok .Aa ore entoki naitiship, naa keisidai amu kenyor oshi iltunganak ashom naaji teninauru itonita ake tiang ,nindim nilo. Nilo naajo oreyiet laijo ele, alo duake aingor esidano onkitobirunot Enkai ena enaare nagira adoyio tele reyiet, nilo naaji aton oltungani niwosh mpishai nishipayu oleng. Indim naaji nilo olchoreta linonok amu inakata naaji ining ajo ishipa oleng .Nitum ninye oltungani likiwosh empisha nikirorie .Neeku idol ena tito ajo kegira ashipakino enaare egira duake aduaya agira adoyio toosoitok.

Ore entoki nagira aasa tene, nkishu Kuna naagira aasa, etii atua osero. ashu entim, aanya ibenek ashu nkujit.ee anyone ena bae aisidai oleng. itodolu ajo ore ena tim ketii dii inkujit naleng, olari, ime olameyu. aisidai amu idol ajo kenyil Kuna kishu, keraposho. amu entumoto edaa, esidai. naa ekeidim atolimu ajo, ekajo taa dii kikumok paa kunak kutik naa ake itodoluaki te mpisha. etii Kuna kishu ele sero adaa, naa nkishu doi sapukin kajo ninye ketii inaalepo. ninye Kuna naagira adaa tele sero. nitumurutua oleng. kegira aaraposho naleng.

Ore nyamalitin naipirta oloingange naa kuna. Ore ene dukuya ,kibelekenya oloingange enkata pookin, ore taa ina ore nyamalitin naisho oloingange mibelekenyayu naa naaji teneeku etudungoki irkeek tenkop, neeku naa meetae enchan. Ore ake peeku metii ntimi, neeku siininye metii enchan. Ore pee eku metii enchan, nelotu olameyu enkop ore laramatak naa ninche otumore enyamali. Neeku meetae endaa onkishu amu nkujit naa oshi enya ninche nkishu aitaa endaa .Meidim ninche nkishu atotoni tolameyu ,Meidim atotoni tenkop nemetii enkare. Neeku ore ina nyamali oloingange naa kidim naaji neyaki nkishu enyamali oleng enkibelekenyata oloingange.

Aibung'a enkoitoi naa ore enkibelekenyata oloingang'e tenelotu natayiolo nani ireteni. atayiolo ajo, eyieu neuni irkeek te nkop, pee eyau enchan neeta olameyu. nayioolou sii ajo, ore nelotu enkibelekenyata oloingang'e aataa meekure eetae enchan. ashu eewuo olameyu, ashu eshomo olameyu nelotu enchan. naa eyieu naa ore ilaramatak niyatata nkujit inyi toorkompen. nintayu nkujit nipik orkompe tenesha. paa ore enkata olameyu nimilau entoki nincho nkishu nonok. neeku intayu ake enapa daa ino nitipika olkompe inkujit ,ibenek, nintaiki nkishu inonok minosa tenkata olameyu. ore inakata. norisha iyie ilo ametuma ashu Ina kibelekenyata oloingang'e.

Ore ene dukuya epaae, etii apa enchan sapuk Natasha tenakop ang naa eyaka apa enkata ilorere enyamali. etii dii nkang'itie naawaita enkare. naa ore enaiko pee mipaashare ena siai, naa ee ore iltunganak oomanya ineegum. nelikini pee idur aamany, ineerupa. paa tenelotu ake enkare, ashu teneeku etasha enchan sapuk, nemelotu enkare aya nkang'itie enye. ontokitin enye. ata ninye eunore, tipika emukunta ino ewueji sidai, nemeya enkare. nintobiru ilmutaroni, looim enkare, pee epaasha emukunta. tenesha enchan sapuk. ashu nepaash ninye ang'.

Ekadolita enkang, etii enkang natii siadi ena tim sapuk enkaji, natii siadi ena tim. nadolita olchani loormasurin otii, oikararo tiatua osoit, naadolita entim naa kajo tenaingor etii ake ilkeek le tipat otii atua ena tim ,anaa irkeek otuunoki loornganayio. anaa irmaembe. anaa peetuunoki, olmasuri. kajo ake etii sii ninye kulie keeku, louno, loonyae ilnganayio. nadota inkujit kumok. naanyori. nadoolta irkeek oodo. entim sapuk, nabore irkeek looadoru oleng.

ore ena na kadol ajo iltunganak kulo otunishote, neun endaa neun ilpaek, nadol ajo etubulutua, kajo keeta kejo peyie eponu akes, nadolta si iltunganak kumok, ongira aitashe na ijio kengira ashipa neoshitoi si episha, adol ajo kengira ashipa neoshitoi si empisha kajo kengira ashipakino esiai nataasa, kajo nelotu na oltungani nejoki, peitashe tena mukunda enye, petumoki atosho ninche empisha, engira ake aingorr kulo paek lenye.

adolita iltunganak tene ongira adala, na kanyorr nanu ena siai oleng, amu meisho olkuak lenye emin, kadol ajo ishopito inkulie inshadai tolukuny, nishopito enshoriba neeta inkulie mask, neeta si inkusidin aa kengira arany iloshi sinkoloitin lenkuguran, le drama festival na keisidai ena siai oleng, amu kisho ninye enkera meeta merikino olkuak lo loreren lenye na kisho si metayiolo olkuak lenye niaku kisidai ena oleng.

ore ene tenadol na kitodolu ajo nairobi ena, na eweuji ena sapuk oleng, adol iltungana engira apasha, epoito ajing ingarin, adolita si ilkulie onapita ilolan, adol inkera esukul eti iltungana tene ibiasharani napashipasha, adol si ingarin nadolita si eweuji e techno namirieki isimui e techno, nadolita si inkajijik sapukin, nadolita si iltunganak epoito ajing ingarin, ena kulo lopoito ajing ena bus niaku ore ene weuji na nairobi.

aa ore ene naa eweji nemirieki intokitin adolta eweji nemirieki intokitin naijo irkeek amu ketii chemist namirieki ilkeek le sipitali, adolita sii iltung'anak emirta intokitin naijo inkilani , nadol sii ilo mirta inamuka nadol sii ilkulikae oogira ninche ainyang'u nadoolta sii inkera esukuul neeku ore kulo tung'anak naa iltung'anak kulo loopoito iwejitin nee paasha, eesita ibiasharani enye nadoolta sii sinche igarin , iltukituki, neeku ore ku tung'anak naa kibisii niche oleng' esita isiatin enye loomirta inkilani iloomirta irbeniak , iloomita inamuka, naa biashara ina sidai oleng'.

Ee kaidim atolimu, ore naa enkoitoi naimi iltunganak kumok. Adol iltunganak epaasha tene, kumok Oleng. oopoito biasharani enye. adoolta sii ntasati are naatonita, enamirta ake nabo ilmashungua nemirta enkae, irnyanya onkitunkuuni. naa kidim oleng ninyiang'u iltunganak amu, enkoitoi ene neeku kidim iltunganak ainyiangu oleng. kidim ninche, Kuna tasati nemir Kuna tokitin enye, naa kesioki Aamir amu enkoitoi neeku kinyiang'u iltunganak oleng.

Ee kaidim atolimu ore ena naa entasat nagira amir amirisho. nenapita enkerai enye tenkoriong. adol ajo kenyokita ena tasat oleng. amu idol ajo kegira amirisho ne apita enkerai tenkoriong. nidol ajo egirae ainyiang oleng. emirta ninye nkitunkuuni naa adol ajo, etaa keishaa. naa ore pee emir ninye Kuna kitunkuuni naa keret ninye Oleng amu ketum Ade enkiti toki naibungaa aang' anaa edaa. tenetum ninye Kuna ropiyiani aaku keetae ewueji nemirieki Kuna kitunkuuni. neeku ketum ninye endaa nalo Anya tenelo ang.

kisapuk oleng amu keetae iltunganak kumok oyieu neeku ilpasitani naa ore etii nena naa kelo ninye minosieki enginguana, ore pee epui ai nosie ninye enginn

ee ibelenye ena baye oleng' tenkopang' aa tosokoni lenkopang' amu eteshetakaki, apa iltung'anak aa enkaji aa osokoni sapuk engaji namirishoreki, neworiwori kuna tokitin, aaku keetae eweji nemirieki inkilani, neetae enemiriki inamuka , neetae enemirieki inamuka, nikunari nejia, pee mitoki intokitin aashula naa inakata ninye itum oltung'ani atodua entoki niloito anyiang'u, amu adol nanu tene ajo etasotote iltung'anak oleng' emirta pooki intokitin teweji nebo etii ilomirta inamuka etii ilomirta inkilani, netii igarin kumok , neeku adol nanu ajo kiding'a kulo tung'anak oleng' tene .